Entoki nagira aasaa na kaidim atejo oltungani ogira aipalilia ashu aitobir olchamba lenye aitau kuna kulie tokitin nemeyieuni tolchamba najo si kegira abukoki enkare amu adolita orbaket lenkare najo si kegirai abukoki olchani kuna tokitin natuuno neaku kajo olchamba lenye egira kulo tunganak aitobiraki inatoki adolita tena.

Ore entoki nagira aasa naa kejo enkata olameyu nagirae adumu nkishu ashu India kop olchumari aidim atejo amu keeta ele tungani nkilani olchumari, nadolita naa ajo idia kop oomandera ashu nomarsabit nagira adumu enkiteng naa nainosa olameyu oleng emetaa meidim ainyo, neeku ninye egira kulo tunganak waare aretokinaa tiatua olosinko amu kajo naa meidim enakiteng ashomo alo adaare openy neeku kegirae adumu. Ntokiting oshi kuna naasa oleng tenkata olameyu, tenkata nainosa nkishu esumash ometaa ometaa meidim ainyito oopeny, neeku naa ninye egirae aretoki minyotito. Nejia oshi ees irmaasai oleng ashu kulo tunganak akeyie loota eramatare .Neeku enkiteng egirae adumu meinyo pee elo naa adaa.

Ore entoki nalotu damunot ainei tenadol ena pisha naa kajo, intasati ilmaasae naaripita isaen. arasshu naapikita ilmusunku darasa eniko tenerip isaen. ninye nalotu damunot ainei. ore enkae toki nalotu damunot ainei naa eripata oosaen. ashu osokoni le ripata oosaen. naa entoki naa naasa oshi oleng tosokoni too ntasati. naa biashara ena nailepa oleng. ninye naibungita ilmareita loo ntasati. naa ninye nareuta nkulie kera sukuulini. neeku. kajo ake eripata oosaen arashu ntasati naatonita toloiip aarip isaen. pee etumok atimir. pee etumoki aatimiraki Kuna musunku. arashu kulie tunganak. neeku Nena tokitin ake naalotu damunot ainei. eripata oosaen. enkisuma naishoritae kuna musunku enikoni teneripi kulo saen.o biashara sii nagira Kuna tasati aendeleasha. oosaen neeku Ina toki naa nalotu damunot ainei

Ore entoki nadamu tenadol ena naa iltunganak oogira aas usafi ashu looitobirita. enkop enye. loogira aasotu ntakitakani. negira sii aapuo egira aasotu ntokitin pookin akeyie. nimifaa pee etii ilbarinarani. ashu nimifaa peetii Ina. murua enye. neeku kaidim atejo mazingira arashu enkolong' naitobiri. enkop ashu olosho. enkolong. nasotuni. ntakatakani, nepejori. neorishoi. nitobiri ilbarinarani. neaku Ina toki nalotu damunot ainei. enkolong esafisho. ashu enkolong' naasi usafi.

Ore entoki nadamu naa nkolong'i apa kitii kuna sukuluni yiang arashu naa primary nkolong'i naponunui aiteng'en iyiok enaa imbaa emuratare imbaa nausiana akeyie wesapisho embaa nausiana akeyie osesen lino arashu kaidim atejo afya osesen lino naponunui apa nkiteng'ena apa naponunui aisho iyiok kitii primary inatoki ake nalotu indamunot ainei tenadol ele tung'ani ishopito ena kila naiborr itashito kajo te darasa neeta sii elebol nagira aigerie intokiting enyenak neku kaidim atejo enkiteng'ena naponunui apa aiteng'en iyiok apa kitii sukuul neku kajo ina kiteng'ena nagira aendelea tenewueji enkiteng'ena akeyie naidim ataaku poki pokitoki naidim ataaku enikoni teneuni irkeek enikoni teni iramat oltung'ani osesen lino arashu imbaa pookin akeyie naiusiana enkiteng'ena onkera.

Kaidim atejo ormusunkui oyeuo abaiki nkera, arashu nkera emurua arashu nkera oshi naagira aretu, neyaki sawadini ashu neyaki akeyie ntokiting sidain amu kadolita Kuna kera natii orkereri ledukuya ekibungita sawadini nayakaki. Ore sii enkae toki nadolita tenapisha, naa kaidim atejo sukul etiu enaa nkera esukul kuna, arashu nkera nagira ele tungani are too enaa ele musunkui, arashu nkera ekintagaten naa skukul natabolo irmusunku, amu keboli oshi oleng sukuulini irmusunku ekintagaten ,neeku keponu ake abaiki nayaki ena reteto ,neyaki kuna sawadini neeku kajo empisha eoshito eidipaki aishoo kuna sawadini. Nadolita sii nkajijik natii tidialo naijo nkajijik enkiremore ashu nkajijik onkukui natii naa.

Kaidim atejo ketasha oleng' ore ena nasha oleng' neyau enkare naa kulo kiek torkeek arashu nesulu enchan torkiek nereu atua ena gumoto arashu ele gumoto lotanapunyie, lotanapua enkare intokitin pookin apik ore peyau enewueji neaku naa ore kuna tasati naa keetuo ninche asotu irkeek arashu keetuo aitau irkeek looya nkajijik enye apuo ayierishore neaku kadolita irpuyai loojo penapi neku kajo naa kulo kiek engira aitau loyawua enkare arashu kuna tokiting' nayawua enkare ninye ejo peepik kulo puyai anap inkang'itie enye.

Ore ena siai naa kajo inkanisani arashu kanisa, kanisa orwakorino natii olori engira aitangasa seminar enye arashu orkurused lajo pae peponu aaku keeta neeku amu inji oshi iko inkanisani arashu inji oshi iko iltung'anak teneyieu nitangasa ajo kanyio nangira alotu tonkolong'i naponu neaku kajo orkurused eeta ena anisa ne neyau naa olori naponu uh alikio ajo keeta naa ilo kurused neeku ninche naa kunda narik naranyita engira amanaa tolosho alikio ina siai nagira alotu aasa te kanisa enye.

Ore entipatisho ena baye naa kajo peretoo iltung'anak lemeidim ainying'u endaa arashu lemeeta ntoki endaa nanya amu kadolita orpayian laa kajo kuna refugee team nayautua indaikin aashu nayautua endaa ayaki olosho neku ore ena baye oleng naa keret lelo mareita lemeeta inche entoki nanya rashu lemeidim ate neaku enetipat oleng ena baye pee etumoki naa kila mtu ainosa endaa amu yiolo naa ajo ore endaa naa enkishui ninye enkishui oltung'ani amu meeta naa oltung'ani loidim uh atotona etu enya endaa ae niaku naa enetipat ena baye oleng peretoo iltung'anak peretori lelo tung'anak lemeidim ate arashu nena kera nemeeta loo ntoiwuo enye endaa neeku ninche eishori kina daikin petumoki naa kila mtu atutumo maisha sidai.

Sukuul nalotu indamunot ainei tenadol ena amu kadolta inkera naata inkilani esukuul nakwetita nadolita sii indarasani tidie tenelakua neeku kajo naa ketunkiaki ake kuna kera arashu ketabawua esaa napuoi inkang'itie neeku ketupukutuo naa tondarasani enye arashu tesukuul ekwetita inkang'itie enye neku kadamu apake uh nejia sininye etiu kitii primary tenebaya saa tomonoudo endama, saa tomon enteipa niunkini iyiok mapete inkang'itie nikidumu irbenia lang naa nikikuet aikunari inji akuet inkang'itie neeku inatoki ake adamu sukuul onkera woapa kikwetita nkang'itie king'ua naa sukuul primary.

Ore pamanyorr ena baye tenanu naa etatanikinote oleng kulo tung'ana ele langira aretoo ena tasat oele likae longira aretoo lekua kulie tung'ana naa yiolo naa enewueji ajo ewueji nilotu alimu inchidai inonok nikiretori neku manyorr venye enatetanikinote kulo tung'anak amu yiolo naa ajo kening'ito ore entoki najo ena tasat peretori nening'ito sinche lekua kulie tung'anak lotoni tidie wueji tende wueji tembata ninye neeku naa meetae entoki nai security ino arashu meetae entoki naji iyiake openy wele tung'ani likingira aretoo longira airo amu keek naa kening'ito lekua kulie tung'anak embaye pookin niyewuo alimu neeku naa ore sii ore entoki nanyorrie naa tenaidip atejoo entoki nabo nanyorrie naa kajo kereto oshi kulo tung'nak oleng amu dolta naa ajo olaini esuji meeta ewue eniko pee pikiid olikae tung'ani loyewuo tesiadi ino inatoki nabo ake anyorrie.

Eng'eno niyiolo aitumia computer arashu niyiolo aitumia kuna mitandao e technology ore sii enkae nayieuni naa eng'eno niyiolo arashu me meng'eno keyieuni niyiolo airorie irkastomani tesidai entoki naji enkutuk orkastomani keyieuni oltung'ani oata enkanyit neyieni oltung'ani oyiolo atang'amu iltung'ana neyiolo sii atuutai esidai mif meyieuni oltung'ani obuaki arashu oltung'ani oton aishiliweishie nemeretoo sii lelo tung'ana neeku ore duo oleng naa ina ng'eno naa niyiolo aitumia kuna mashinini ninye eng'eno sapuk nayieuni teneyio tenewueji weng'eno niyiolo naa aisefa arashu iyiolo aing'oru suluisho arashu ereteto ilo tung'ani likiti likiyewuo ayaki msaada enye nikieuo ayaki inchidai enyenak.

Ore ena naa ketiu anaa entumo olarikok lonkanisani arashu kaidim atejo loonkabilaritin pookin amu adolita ilchumari nadolita orpastai irpasatani nadolita sii kulo loitasheki inkanisani e catholic ketiu enaa entumo duo eetuo tena, tena room nabo arashu tele gilata lobo neeku naa entumo olaitashekinok pookin lonkanisani arashu lonkabilaritin napashipasha niaku naa kietuo atumo tenewueji nadolita ajo jetiu anaa injio kidipa entumo naa neku enkomono emusho etiiki petumokini atooroto amu ketiu enaa idipaki kelio ajo etiu anaa kidipaki aigero amu kadolta ajo ele pastai oota enchati sikitoi ajo ketiu anaa kidipa aigerisho arashu ketiu enaa ketaa kipang'ita neku kajo enkomono emusho eesitae petumokini naa aidapashata.

Ore ena nenkoteli arashu kaidim atejo kuna otelini sapukin amu kelio naa enda tasat naata nkilani e oteli wele payian loata inkilani e oteli aajo etiu enaa ewueji nang'amunyieki iltung'anak enewueji e reception neeku naa ore kulo tung'anak ware laidipa lalakita amu ketiu anaa kelakita ele payian amu enkira aishooyo enkadi enye negira naa enda kang'amunoni aisho entoki naijio esimu metalakie netii enk enkiti kikombe naijio ene suda arashu kaidim atejo ene coffee naitelekino enewueji neku ketiu enaa kidipa kulo tung'anak entoki enye duo naetuo aas tena oteli neku naa enkata nalakita nadolita naa ajo elakita nena pisai enyenak naidipa aitumia negira sii ena tasat e reception aitodolu oltabia sidai amu kengira ninye aaku akweniyie irkastomani lenyena enkira naa aisho olesere.

Ore entoki nagira aasa tene naa kajo ore kulo tung'anak keeta entoki nagira ae register arashu keeta entoki najo peng'amu tenewueji amu kadolta olaini arashu ilainini looshitoi nadolita sii ilongira aret ilongira arikoo enewueji enaa kulo lotii tenaalo aigerisho ketii ele payian oigeri logira aigerisho netiii naa enda nkae tasat naata entoki naijio e i-pad naa kajo ninye engira kulo tung'anak ae rijistayie arashu engira aishooyo inkarn enye pirijistae naa tentoki akeyie nagira airijista tene neeku naa kadolita enaa keeta registration nagira aendelea tene ina pewoshito kulo tung'anak olaini netii naa kulo kulie lotoni tenankae alo aigerisho.

Etiu ena naa entumo naatai arashu entumo naibung'a enkampuni amu kelio naajo ketii isapukin ene wuei, negira naa aijadiliana mbaa naiusiana wo ina kampuni enye, amu kadolta ajo keetai ilaptopi arashu imashinini akeyie kuna e teknolojia, neeta inkardasini, netotoni sii ninche te mesa aaman ate enaa iloshi tung'anak ootii entumo, nelio naa ajo ketiu enaa entumo amu etiu enaa kegirai airo, etii endarasa airo enaa iloshi tung'anak oiyu loipoto e branch meeting aaponu naa aijadiliana imbaa kuna o kunda.

ore entoki nanyorrie ena baye nele payian ogira aitobirr olchamba lenye laa kajo kengira aitau kuna tokiting kuna kulie kujit nemifaa petii ilo shamba arashu kengira aipirrpir enterit aitau inkujit naibung'a enterit neeku naa kajo entoki sidai oleng ena naasita ele payian amu kengira alenoo olchamba lenye arashu kengira naa aitau ilchafui lotii olchamba lenye eh eton itu idip atuuno entoki nayieu pookin naun neeku kanyorr ake nanu ena baye oleng.

Kengira ninye ele payian arashu ele tasat aboloo inkishu enyenak alo naa airrita neeku adolita ajo keng'ira aboloo inkishu neaku naa inatoki nagira aasa tenewueji eramatare arashu naa te jumla kaidim atejo eramatare, eramatare onkishu eloito ele payian arashu naa ele shekut neeku naa kelito inye alo airrita nena kishu enyenak tidie wueji tolekua donyio inatoki nangira aasa tene.

Ore tene nai ketiu anaa olaramatani lonkishu arashu olaramatani lontokiting pookin longira audoki ena kiteng olchani aimie naa idialo naishoreki kajo paye ketalaikine ena kiteng atoiu olashe lenye esidai amu ketii oshi onkulie naa kelaikino atoishoto esidai niaku naa kipoti olaramatani meu audoki olchani arashu meu aitoiu neku kajo naa ninye nagira aasa tenewueji kajo keeta ena kemuoi ena kiteng arashu ketalaikine atoishoyu naa nipotuni ele ele aramatani meu aud oki olchani amu ketii naa irkulie shanito leme lemidimi atuudoki tenaalo olchani arashu lemidimi aimieki olchoni lenkiteng neku naa kajo eramatare ore duo tesapuk tenkutuk nabo naa kaidim atejo eramatare onkishu nagira aendelea tenewueji arashu olchani ishoritae.

Ore ewueji naaya tenadol ena siai enaiterunye naa kaaya indamunot ainei ang' idialo onkaulele enoshi kata engirae aitobirr ilchambai etaa kelotu enchan arashu enoshi kata king'ira aipalilia naa ilchambai kindipa atuun aitau ilchafu neeku inatoki ninye enedukuya nalotu tondamunot ainei ore enkae toki nalotu tondamunot ainei naa enkiremore amu kadolta ajo olchamba ele sapuk loidipaki airemo nidipaki atuun pokitoki naunitoi neaku ore ele tasat naa ento kelio ajo entoiwuoi engira aitasheki inkera enyenak naa mitobira olchamba arashu mitau olchafu pookin otii ilo shamba neeku inatoki nalotu indamunot ainei tanadol naa olchamba arashu tenadol ena kiremore naasitae tenewueji kaaponu ake indamunot ainei enkitobirata olchamba arashu enkipaliliata olchamba arashu eunoto olchamba osi oshi nikiyas tonkaulele ang' e ang'.

Ore ena naa enoshi group onkirarritin naji red cross namanaa naa tonena aulele naat nataasaki arashu natii entoki nataase apuo aretoo iltung'ana enaa tenelotu emoyiani e polio ashu tenelotu emoyian akeyie naewuo ninche oshi naa namanaa aisho iltung'anak irkeek arashu aisho iltung'anak musaada eh pookin akeyie nayieu neeku ore entoki nagira aas tenewueji arashu ore entoki nadol nadolita tene kadolta ina kirrari ina group naji red cross engira naa autaa oltung'ani arashu oltungani ai ele tung'ani otonta tenewueji laa kajo keeta entoki duo naetuo naa ena group naa aishooyo tenewueji arashu tina murua neeku na kajo kenkira aka aishauri ele tung'ani arashu aliki eniko piitumia naa inatoki naishoo.

Ore esidano ena baye naa kajo pe sii ore ena baye naa keretoki naa enkop metanana eton itu irem oltung'ani arashu naa kilepunyie ina terit iabori naa ninye esidai oshi ninye esidai tenkiremore neku kifaa ake oltung'ani ping'as aitau ina terit eshumata arashu ping'as aitau ilo chafu leshumata eton naa itu ipik empeku ino enkop amu ina terit enkop oshi sidai arashu naata intokiting naaret enkiremore arashu naaret olchamba lino impekui inonok metubulu.

Kore enaiko pee paisum oltung'ani peyiolou ena siai naitauni naitauni intokiting arashu impuka tolchamba naa kajo kang'as ake autaki kang'as ajoki mitashe teine matoduaki venye enaitau arashu vile enaitau nanu tolchamba asujita ilainini pole pole amu maata araka amu inkata naa etumoki ilo tung'ani aibung'a entoki pookin naasitae naigil naa aduaki ninye metaasa ankira nanu aitashe tinewueji autaa.

Ore embaye ena baye natii enewueji naa ketiu enaa nkinejik natipikaki atua enkaji aikenoo naa kajo naa osokoni ereutae arashu osokoni eyaitae arashu osokoni ing'ua kajo naa nkineji kuna, kuna nainyiang'u nainyiang'uakini nainyiang'uaki neeku naa osokoni itung'ua kulo tung'ana amu ore oshi inkinejik naitung'uari osokoni naa ilorin epiki nironyi aikunaki inji anaa venye vile enaironyaki kuna aaraki ewueji nabo naa engirae aidurrie aaya enkop nayieuni neyae.

Tenadol ena naa kadamu nkaulele, enoshi saa eteipa arashu enoshi saa enkakenya. Naa elepoto onkishu, natabolokoki naa lasho lenye, amu kadolta enkiteng naitasho egira aitanak enkashe enye. Neeku naa enoshi saa elepore adamu tenadol enabae.

Ore ena naa emusungui nahomo abaki idialo onkang'itie ormaasae arashu onkulie ormaasae amu kelio ajo idialo onkaulele ena naa ore entoki nadamu tanadol ena naa kajo apa tiapa eponu irmusungu airoroki irmaasae amu kenyorr naanche naa ina maisha nagira irmaasae aimaa amu kedol oshi inche enaa entoki sidai neeku keponu oshi airoroki irmaasae neponu aiguranie inkera neaku kadamu ake eponu apa irmusungu airoroki iyiok neponu neyaki iyiok izewadini poki toki akeyie naiguranie inkera newoshie iyiok impishai netoni amanaa tombata inkishu aiguranie inkera kutitik neeku naa inatoki ake nalotu indamunot nena katitin apa naponu irmusungu airoroki irmaasae.

Ore nanyorrie ena baye naa ena nangirae aiteng'en inkera esukuul eniko peun arashu peitobirr ilachambai nentoki sidai ena oleng' amu iyiolo naa ajo ninche e wakulima arashu ninche kiata loponu aibung' olosho lang' tonkatitin naponu neeku kanyorr ake vile enagirae aitodolu kuna kera eninko pees tenibung'i ilchambai lenye paa teneeku ake keeta en enayieu nelotu aaku olaramatani lolchambai arashu nelotu aunisho neeta naa enkisuma arashu neeta naa eniko neyiolo naa eniko pelotu aitobiraa arashu pelotu aun impekui enyenak nelotu naa aing'orr olchamba lenye aun naa poki toki nayieu neeku naa kitodolu ajo ore tonkolong'i naponu dukuya naa kelotu ore ena siai olchambai naa kelotu alo dukuya oleng' neeku ina nanu anyorrie ena baye kanyorr ake venye enagira kulo malimuni aiteng'en kuna kera eniko pi tunza nipalilia ilchambai lenye.